ore ena naa embaye ena eti inkera ee sukul naagira aitumia computer ore nena computers naa keeta tipat sapuk oleng' amu keisaidia inkera metayioloito enkisuma ee computer eton aa kutitik paa ore peebulu nenotito enkariyiano sapuk ee computer esaidia ina computer irmualimuni amu keidim neishooyo esiai tesiokinoto naa ore sii computer naa keisaidia ashum enkisuma ashuu nena tokiting' pookin naisumaki nena kera tenkata naado.

Ore enakias na kelio ajo etii oltung'ani negira egira abol ematoi, na kelio ajo eterrerrene ilo tung'ani pelotu pelotu aing'uraa lelo otorok enaa keoto, ashu pelotu akesu lelo otorok.

Ee kidimayu pee eretu esiai ee internet aitayu empurore oo ropiani ee sirkali aa njere ore sirkali eitobira esystem ashu etaa orkereti otipika lee ecitizen aa ore le kereti lee ecitizen edim nilak eropiani nilak direct alakii sirkali eyimu ena oitoi ee ecitizen kisaidia ena oleng empurore naaji naidimayu neesa ore sii sirkali naa eyautua taata mashinini kumok oleng naa kitumia internet esutunyie Kodi ore Nena mashinini naa kisaidia amitiki naaji esiai empurore

ee ore eimu enkoitoi e internet na idim naaji, nisaidia iltunganak oonyamal, eetae entoki nijo WhatsApp idim nintobir, ee group te WhatsApp nilikioo enyamali nanta lelo tunganak, nisaidia netumokini naaji aisaiidia. for example matejo iltungank menat, ashu iltungank akeyie oota enyamali yeyote iltunganak taruosh, tarushin, ashu idim nintumia ake eimu internet nitumia naji enkoitoi,e facebook ee idim niriwaa irkiliku te facebook netum lelo tungank aisidikanata ashu netum eretoto. nidim sii naaji atang'amai ee kuna organization ashu kulo tururi naaji oshi oisaidia iltungank netum naaji lelo tungank eretoto.

Ore ena, naa eramatare onkerra, nagirai aitook tempeut.

Anyor enkabila orbene le leather, ashu leather bag, tenkaraki ore te, ekisaidia tenapare ontokiting, haswa iloito esafari naado, na ore nai sanasana tenkata enchan, nisuia enchan, pemeshaiki intokiting ninapita haswa ,iloito nai tesafari.

ee ore ena siia temurua ai naa ke ore taata ena naa eunore ookitunkuuni, naa ke ore teniun ena teniun kuna kitunkuuni naa ingaas oshi nintobir olchampa ,ore pee intobir olchampa metisidana, nilo taa niendelea aitobir naaji ee nursery bed oo nkitunkuuni, ore pee, pee ebulu nena kitunkuuni te nursery bed, ninteru taa taata alo apik olchampa pookin. nintumia taa taata intokitin neijo drippers meta ninche naitook te nena kitunkuuni inono. ore sii eunoto orpaek naa keesi temurua ai.ilo ake niun olchampa nipik irpaek ore pee eilepu ninteru aipalilia.

ee ore ena naa enkabila esimu e smartphone naa kaata engeno sapuk oleng, naipirta, ena siai, ena simu, ore ena simu naa kisaidia too mbaa kumok, idim niosh ena simu, aoshoki naanji oltungani, ee nidim atijing'a internet ee tena simu, neeku kisaidia ena simu ee, too mba kumok oleng' idim naaji. niosh pisha, idim ee idim aitumia ena simu eee ai record isinkolitin.ee onkulie tokitin ake kumok.

ee adamu enkolong nataasa ena siai, aa nchere eishorutua apa sirkali e kenya, shorutua apa computer aisho nkera.ee epeyie etumoki nkera taata aitumia nena komputani aisumare, naiteng'ena nanu openy, inkera, esiai e computer eniko naaji pee eyiolou eniko pee itumia nena computers te nkisuma enye.

Ee ore tenadol ena siai, nadamu esiai e agriculture .aa ee enkiremore ee ene enkiremore oorpaek, ee enkiremore e skuma ee enkiremore oo nkitunkuuni, nkulie ee onkulie daiki kumok ake oleng naauni oshi.

ee ore temurua ai naa ore enkiremore ashu eunoto olchampai. naa ekipuo oshi olchampa, niking'as aatur olchampa, tol tractor, ashu ake duoo toolmong'i ee paa kesuju naaji oltungani, apik irpaek ashu mpooshok, nesuju taa taata, irmong'i ashu ol tractor ee nenukaa taata ina daa.

ee ekanyor ena bae amu ore taata ena bae, naa kelio ajo etii ntasati naagira aoku enkare toltinka. naa kanyor ena bae amu kesidai ena are.ee kesafi ena are, elang' ninye, ee metiu anaa enoshi oosilankeni. amu ore enoshi osilankeni naa epuo iltunganak enoku enkare chafu neeku ee nemesidai ina. kakae ore tene wueji, ee oltinka tenikurikur emashini, nelotu enkare neeku keoku ake duo iltunganak enkare safi.

ee adamu enkolong nataasa ena siiai ee agriculture naun ilnyanya ,okitunkuuni, naaa ore apa sababu sapuk oleng pee aisita ena siai, kajo apa pee atum iropiyiani, amu tenimir, ore ake pee amiraki iltunganak nena, daikin, naidim natum iropiyiani, naas inkulie siatin ashu nabol nkulie biasharani, neeku adamu oleng.

oree nkiremoree te nkopang naa embai ee tipat oleng amu oree pengas ake duo ltunganak atum ndaa nemeitokii ltunganak aata ee sumash ashuu meitoki ltunganak aitumia ropiyanii enchee epuo ainguruu ee ndaa naa keidim sii nemir anaa daah notum ropiyanii notum ataasakii atee nkulie siatin neidim ninyee neisum ee nkeraa alaaki nkeraa enchee sukuul naaku embai etipat oleng

Ee ore ebae nagira aasa, etoii oltungani osihopoo inkilani sidan, negira aipulisaki olchani ina aji. naa kee ee kajo ore tipat eilo shani naa peibooyo naaji, ee imoyiaritin naidim, ee nismbua ina daa, ee etii sii entasat namirita, ee lelo matunda lenyenak teine wueji, neeku oore ebae nagira aasa tine wueji, naa ke ke ore ilo tungani ogira aipulisa na kejo peyie, eer iloshani, ee wadudu naidimayu naaji niing'ial lelo matunda lenyenak.

ee ore ena bae ,naa kejo ilmaasae enkipirunoto enkima, aa nchere ing'oru apake eetae, apa ingoru taata olchata, lijo osilalei nipiri ilo, silaleli, nepiki taata ee eilmur kanto eilo silalei. ore egirae aipiir naa ke, nepuku taata, nepuku inkuruon ashu inkuk naairowua, nedoiki taata lelo, mur ore teine wueji neiteru enkima apok.

Ore embaye nagira aasa etii irmurran netii enkayioni kiti nagira ang'asaki lelo murrran telukunya aa nchere ore ena naa orkuaak lormaasai, ore oshi ake enkerai kiti ashu inkayiok kutitik naa keng'asaki irmurran tolukuny'.

Ore enasiai, nemesapuk oleng tenkop ang, amu metii netwak enkop ang oleng.

Ore sababu natudung'ieki inaare, naa inyalate irpaip, inyale oshi orpaip oyaki ntae enkare, kake kiomonu ina msamaha ,amu kigira ai shughulikia ilo paip, naa ore terishata nemelakwa, na keeku inotito inaare.

EEh akaliki ake ajoki ore oshiake naa nena ropiani oshiake eyakinyeki yiok ntokitin ine wueji, eeh ore naa pee etodua ajo meidim ayau napal naingoru likae tonguna loltukutuk.

ee kanyor amu kitayaaraisha ee nkera meetu aatum enkariyiano ee oolopisaani laijo tena kata ile jeshi, eton aa kutitik.